Maũndũ marĩa matũmĩte kũgĩe na mĩgomo mĩingĩ Kenya, akorwo nĩ ta andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari, rĩngĩ matwara mateta mao gwĩ thirikari meigiĩ mĩcaara, meigiĩ mĩrutĩre yao ya wĩra, meigiĩ rĩngĩ ũrĩa makuagwo me kũu wĩra-inĩ, rĩngĩ ma allowances mao, rĩngĩ makaga, thirikari ĩkaga kũmateithĩrĩria, mũno mũno acio mandĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ ũhoro wa mĩcaara, na rĩngĩ makaga gũthikĩrĩrio kana kũrũmbũyio ũrĩa kwagĩrĩire.

Rĩngĩ no ngorwo ndirĩ mwandĩke wĩra handũ no gwakwa mũciĩ nĩ ndĩyandĩkĩte, no hote kũrĩithia ng'ombe cia iria ndĩrakama, no hote kũrĩithia ngũkũ cia matũmbĩ, no hote kũrĩma marigũ na makorobia, ona mbembe, ona indo nyingĩ na rĩrĩa indo ta icio ndendia akorwo SHA ĩkũnduĩriire ndĩrĩhaga ciringi magana matandatũ o mweri nĩngũhota kũrĩha ngĩteithĩrĩrio nĩ ũrĩmi ũrĩa nĩmaga gwakwa mũgũnda.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩ ciragia mũtũrĩre mwega wa gũkorwo wĩna kĩndũ ta thitima, wĩna kĩndũ ta solar na noho hena maĩ, hena ũhoro wa gũkinyanĩria ũhoro na thimũ na mĩtũrĩre ĩkĩhũtha mũno nĩ tondũ wa thimũ, haya akorwo nĩ thitima ũkahũthĩrwo nĩ mũtũrĩre nĩ tondũ rĩngĩ nĩ ũgwakia thitima ĩno kana rĩngĩ no ũhũthĩre solar teno na maũndũ ngona magĩrĩte mũno.

Maũndũ marĩa manene magũmĩire ũndũire witũ, nĩgũkorwo atĩ, atumi airĩtu nĩmaregire kũhika, nao anake nĩmaregire gũkahikania, nakoguo rĩngĩ mũndũ arathiĩ agaciara kana kamwe kana twĩrĩ, tũgakora ithuĩ ta gĩkũyũ, nĩtũrathiĩ tũnyihĩte na njĩra nene mũno, tondũ rĩrĩa andũ magĩa na mũciĩ, nĩguo mahotaga kũgĩa na twana tũingĩ, no rĩu maga kũhika na maga kũhikania, tũgekora tũkĩnyiha.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩkĩhũthagĩra rĩngĩ kũhũra tũtambi mũgũnda, ningĩ akorwo nĩ mbembe nĩ tondũ wa kũrĩo nĩ igunyũ, kana matharũ rĩngĩ nĩ mekũrĩo nĩ igunyũ, kana rĩngĩ nĩ ngũkorwo handĩte mboco cigũmĩrwo nĩ kũrĩo nĩ tũtambi na ndawa ĩno nĩ ĩgiragĩrĩria tũtambi na njĩra nene mũno, na rĩrĩa twamĩhũthĩra, nĩ twonaga umithio wayo.

Wa mbere ndiakenire tondũ atĩ mwana wakwa na nĩ ndũrĩte ndĩmũhoeire kwa mĩaka mĩingĩ ngacoka nĩ ndamũthomithĩtie na thĩna mĩingĩ mũno, no rĩrĩa ndathire agĩkĩrwo thũmbĩ ĩyo na ngĩigua makinya marĩa akinyũkithĩtie gũthoma nĩ ndakenire mũno ndona mwana wakwa kũrĩa aumĩte na harĩa Ngai amũkinyĩtie ngĩigua ndahotwo nĩ wendo wa Ngai.

Rĩngĩ mũndũ nĩmatwarana na mũrata wake, matwarana na mũrata wake, rĩngĩ akamwĩra maũndũ marĩa ekaga, na akamwonithia bata wamo, nake ũyũ ũngĩ ũtekũmenyaga, erũo bata wamo, akona nĩ wega aingĩrĩre maũndũ ta macio moru, namakambĩrĩria gũteana oroho, magacoka rĩngĩ nĩekũmwĩra nĩ handũ mekuona mbeca, tondũ matiraigua handũ matirenda kũigua handũ marona mbeca, makarika ho ndagĩka.

Nyambaga gũtũ, gũtũthambia, ndatũthambia ngacoka ngatũruta maaĩ-inĩ, ndatũruta maaĩ-inĩ, ngambĩrĩria gwĩka atĩ, ngambĩrĩria gũtũ, gũtũnũra tũmakaoro twa igũrũ, ndarĩkia gũtũnũra makoro ma igũrũ ngarĩa gaka ka igũrũ, ngaruta mbegũ, mbegũ ngate, ngacoka ngonũra tũu tũngĩ ngĩrĩaga.

Ũyũ nĩ mũndũ ũthiire mũgũnda wake arĩma, arĩma acoka aita thumu, ahanda mbegũ, ahanda mbegũ acoka ambĩrĩria kũrĩmĩra mbegũ icio. Nĩ hĩndĩ rĩu arathikĩrĩra, nĩ mbegũ cia mboco, nĩ hĩndĩ arathikĩrĩra mboco ciake akĩrĩmagĩra na nĩgetha maciaro makoneka wega, nĩgetha ciakũra one magetha na ahote kwendia.

Tũthiaga mũgũnda, twathiĩ mũgũnda tũgacera waru citũ, twacera waru citũ tũgacoka tũgacitwara, tũgaciĩkĩra makũnia-inĩ, twaciĩkĩra makũnia-inĩ tũgacoka tũgaciĩkĩra mahuti haha igũrũ, tũgacoka tũgacituma na ngũnia ĩngĩ, tũgacoka tũgaciumĩria bara nĩgetha tũcitware thoko, tũgacoka rĩu ciakinya thoko tũgaciendia.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wahandire mbegũ ciake cia wa, waharĩirie mũgũnda, agĩtema mĩtaro, atema mĩtaro agĩkĩra thumu na bataraitha, ekĩra bataraitha agĩcoka akĩhanda mbegũ ciake cia waru, agĩcirĩmĩra, agĩcithikĩrĩra, acithikĩrĩra cigĩkũra, ciakũra rĩu magetha nĩmo, nĩathire kũgetha, agetha rĩu aumĩrĩtie magetha maya nĩgetha amatware thoko.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nyonaga tũgĩthiĩ mũgũnda tũgacimba, kũrĩma, gũcimba na icembe, twacimba na icembe, marima kana mĩtaro kĩrĩa ũkwenda kũhũthĩra ta fiti igĩrĩ ũgwo, ũgacoka ũgoka ũgekĩra thumu wa mahiũ, ũgacoka ũgoka na mbegũ ciaku ũhandĩte, ũgacoka warĩkia ũgwo ũgoka wĩitĩte fertilizer ũkahanda. Ũgacoka rĩu mbembe yaku yakũrakũra yaneehaneneha ũkamĩthikĩrĩra, wamĩthikĩrĩra ĩkaruta, yanehaneneha, ũkamĩgetha.

Wambere ũndũ ũrĩa ũkoragwo na bata haha, ĩno nĩ ngano, na no ũtue ũthiĩ onawe ũmĩhũthĩre kũruga mĩgate. Wakerĩ nĩũkũmĩtwara, nĩũkũ, nĩũkũmĩgetha ũmĩtware thitoo-inĩ na wone mbeca kana ũmĩtĩre agũri mũcii na ũke ũgũrĩrwo ngano yaku.

Rĩrĩa ndona ũndũ toyũ nyonaga mũciĩ mũgacĩru, mũthuri, mwanake agĩthiĩ agĩcaria mũirĩtu akĩhikia, ahikia magĩtuĩka nĩmaikarania, maikarania maikaranga nĩmatuire na matua ma kũgĩa kana, na rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ kana kao metereire rĩrĩa gegũciarwo.

Ũrĩa ingĩmũteithia, ingĩmũteithia twambe tũrore gwakwa kana nĩ marauma gũtigakorwo nĩ thĩna kwĩ naguo. Wa kerĩ tũmenye ũrĩa tũkuona namba ya andũ acio makoragwo na ũtungata ũcio wa maaĩ. Tũmahũrĩre nĩgetha matwĩre nĩkĩĩ kĩũru, hatangĩkorwo rĩngĩ nĩ thirĩ wa maaĩ auma namo rĩngĩ marengwo, no tũhũrĩre mũndũ wa maaĩ nĩgetha oke, atũthondekere maaĩ macio.

Wa mbere no ngĩnya thirikari ĩkorũo ĩnjĩhokeku, icarie andũ manyitanĩre na andũ arĩa matongoragia rũhonge rũu rwa ithurano, makorwo othe nĩ ehokeku, maikare thĩ macire na nĩgetha mũbango ũcio ũthiĩ wega torĩa mũndũ wa kawainda e kwenda.

Rĩrĩa andũ aingĩ mathoma, amwe nĩ marathoma, na rĩngĩ mathoma makaga mawĩra, na maga mawĩra, rĩngĩ angĩ makona tondũ acio angĩ nĩ mathomire na mationire wĩra, nao makona moimĩrĩra mao no matiganire na gĩthomo, no gũkĩrĩ na anini ao marathiĩ thukuru na makarĩkia.

Hee bata kũbanga nguo mbere ya gũcithambia, tondũ rĩngĩ nguo ciaku nĩcia marangi ngũrani ngũrani. Hee na nguo cia hwaiti na ndũngĩtukania na nguo ici ingĩ, no nginya wambe ũrute cia hwaiti. Kwĩ na ingĩ ciumaga rangi na ndũngĩcitukania na ici ingĩ, wambere ũguo ũkwamba ũrinde nguo icio cia, ũrutania icio cia hwaiti, ũcitigithũkanie na icio ingĩ cirauma rangi nĩgetha citikaimĩrĩrwo nĩ gĩko.

Rĩrĩa ũrahũthĩra moko maku gũthambia nguo, rĩngĩ kwĩna nguo ciĩna nyororo rĩngĩ nyororo icio nĩ igũtemaga moko, rĩngĩ ũkanjĩrĩria gwĩtihia na ndwara ũgĩtanduka nguo icio, rĩngĩ no ciage gũthera wega kũringana na ũrĩa ũngĩhũrire na macini kana ũnoge mũno rĩrĩa ũratinda ũgĩcikumutha, nginya gũcĩbũ mathaa ũcio nĩũndũ ũngĩ.

Ũyũ nĩ mũthuri. Mũthuri ũyũ nĩarĩkĩtie gũkinyia mĩaka yake mĩrongo mũgwanja, na tondũ thirikari nĩyeranĩire atĩ mũndũ wothe akinyĩa mĩaka mĩrongo mũgwanja nĩarĩamũkagĩra mbeca cia kũhũthĩra eta mũthuri mũkũrũ kana mũtumia mũkũru. Rĩu haha nĩkĩo ndĩrona nĩ mũndũ ũrandĩkithia kũheagwo mbeca icio o mũico wa mweri.

Wa mbere kũrengerwo maĩ, rĩngĩ no ũkorwo ũtarĩhĩte marĩhi maku ma maĩ mũico wa mweri kana ũkorwo rĩngĩ maĩ tondũ rĩmwe andũ nĩ mathiaga magathogothania mita, mathogothania mita magoka na makanjia kũnyua maĩa bũrĩ na rĩngĩ baĩni ĩrĩa ekũhũrwo akaremwo egũtocwo, akaremwo nĩ kũmĩrĩha na maĩ macio magoka makahorio, nĩ ndĩmwere andũ o acio a maĩ a mahũrĩre a mathaithe moke mamũcokerie maĩ.

Ũyũ nĩ mwana ũtarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ kiro ciake handũ ha ciambatĩre irathiĩ nambere na gũcoka thĩĩ. Agakrwo rĩngĩ ndararĩa ũrĩa kwagĩrĩire kana rĩngĩ ũgima wake wa mwĩrĩ ti mwega, rĩu handũ ha kiro ciake kwambata cirathiĩ onambere na gũcoka thĩ na ũguo nĩ hathara nene kũrĩ mwana ũcio.

Wambere rĩngĩ no ũkorwo ndũĩ kũhũthĩra intaneti, ũgakorwo wĩ mũritũhĩre, no hebata ũcarie mũndũ ta mbeũ njĩthĩ kana arĩa moĩ kũhũthĩra intaneti, makuonie ũrĩa intaneti cihũthagĩrwo na nĩgetha ũhote kũhũthĩrwo nĩ ũndũ ũyũ.